Yo imoche anyun irijistankei chito eng Kenya Revenue Authoruty, kocham anyun komokotin tukuk aengu, nebo tai ko kipandengung ak nebo aeng ko nambetab simet ne cham iboisie, ko anyun ko kaikoite kipandengung konoto ko mokobor ole imenye ak kokon kiy tugul akobo inye asi kerijistanin.

Tugun anyun chebo kamanut eng pichaini akere ane, ko tuguchu anyun cham keboisie eng Safaricom. Ko anyun komito tukuk che linkenikei ako, kiboisie anyu eng oratinwek che terter keyoktoi rabiinik anan kekonore chepkondok.

En pichaini anyun kigere ko lipanet anyun nebo oratinwek Che kibune karisiek yon imiten anyun okot en Nairobi ko anyun iliponjini en oratinwek aeng Imuch iboisien anyun etc anan iboisien mtc asi kekonin anyun oret neboisien ibune akot Nairobi ako en chokyinet

Ko anyun ayoe boishoni kiboishe muswong'natet nebo kasari ko anyun kindatar kilasitab taman ak oeng' ko anyun ko kinyachope anyun kipandit ako kikinde anyun keunekchu tugul moshininito asikosoman ko yuto anyun akere bo komonut boishoni amu konori anyun tukuk chekunget kora mashinishechuto akoboru kole ii ng'o

Eng pichaini anyun kikere, komwoini piikab Kenya ak serikalit komugul akobo koripkei akobo anyun chorset ne kiboisie anyun ngalekab musoknotet chebo computaisiek. Ko nito anyun koboru kole yo inokto anyun kenyisiek, ko bendi kochongoitu chorset mising keboisie anyun computaisiek.

Kikere anyun afisayat ne pire picha anyun mwananchi nebo Kenya, ko anyun pichaisie chuto cham kepire ii, kocham ko nyekochobun asi kekonin kipandet nebo huduma number anan ko kipandengung akot ne iboisie, ko cham anyun ko um boisioni kenyoru mising eng Huduma Centre.

Kenet anyun lagok che mengechen koboisie musoknotet eng kasari, ko kiy nebo kamanut mising, amu lagochuto anyun nda kinet ko ta komengech akobo ngalekab computaisiek, komature ako matemene amun, icheket ko takolititen metowoik ako takoname tuguk eng chokchinet kosir piik che kikoyochekitu.

Kikere anyun piko chemito kapkazi nebo inua jamii programme. Ko anyun kocham programit nito kotoreti anyun piko eng kokwet ak emet nebo Kenya komugul che moimuchi kotoretkei, ko pichuto kou lagok che matinye sigik anan ko piko che tinye lagok ak ko maimuchi akot kobai.

Opwoti anyun kasarta nekikapit anyun miyondo nebo COVID-19 ko yuto anyun ko kikiboishe anyun karik chekikinemune anyun seperek ko king'wan anyun mising' ako eng' kerunenyu komacham anyun boishonito amu kianyoru anyun akot ng'wonindo nekitomo akose

Olisiet anyun nebo tuguk alak tugul kocham anyun oboisien Jumia oole. Agot anyun kou wikit nikonye kosirtoi kokonyaal anyun simenyun nebo Infinix ago kialen robinik chemi ngweny missing ago kikibuon anyun agoi kurkat.

Eng ngalalet anyun nebo chulet ap borto eng kasarta nebo betushek chu kocham anyun kebendi kot nekikure gym kocham ng'omnotet neamoche anyun ak karit chekiboishe anai eng oli ko karnok chu mukulen ko nito anyun amoche anai tukche kingetitoi asimaiumizan chito yo yoei anyun masoesit.

Eng pichaini anyun kigere en yuto yu ko chepyosanikanam simet, komito anyun kongalali ago mito kongalaljin choronokchik anan ko chanit nenyindet ago sigeboisie anyun simet ko magat ial anyun nekikuren credit asibirchi chito.

Korichu anyun kigere eng yuto yu che kikisir huduma centre ko korik chebo kamanut mising amu icheget anyun ko sentait nekonech boisionik cheterter neu kochob anyun ngalekab kipandisiek ko inyoru eng korichuto.

Kigere anyun etunetab lagok. Eng sigik cheterter ago bo anyun lagochito kenyisiek mut ak korekto. Ko anyun kakibaruech sergali, kobo anyun etuneng'wai. Komito chemi anyun ingweny mising ago tinyei kiloosiek che mi ing'wony ago mito kora chemi barak ago matinye anyun afya ne kararan.

Eng' yutoyu anyun kekere chepyosok cheoldoi anyun machungwek ak ng'wek cheterter eng' yutoyu ko anyun kikere anyun lokoek che uu watermelon ak ndisinik ko chuto anyun kocham kobo kamanut amu ripsetab borto nekonech

Cham anyun ko kapit agot koroito chebo konyek eng lagok ago nyoljin keboisie anyun kerichek kendoni konyek ago kindeni anyun ko kararan kende konyek tugul asigosopcho komakindeni konda agenge kityo.

Mito anyun oratinwek che chang mising chemuch keboishe eng betushek chebo raini koyai anyun komakitinye kapwatutik akot chechang ko anyun komuch kebe korik chu kiyoe anyun exercises koyuto kenyekengeti akot karin eng keunek cho kotoretin akot komeibwotiti tukun che chang.

Aldoisiet nebo anyun logoek anan ko ingwek eng barabara ko boisiet nemagere anne koya amu abwoti anyun ko kingomiten kilasitab taman ak aeng, ko ndakatar ko kinyaalde anyun bandek che kibele eng barabara ago kitoreta.

Ko anyun en atindonik Che ki kegas anyun ngab ki mengech agoi betusiechu ago kikesir akot en kitabusiek anyun ko chi anyun nebunu en. Karibu kokwenyun ko nekikuren koitalel Arap samoei koniton anyun ko ki Arap samoei ko ki chi nebo kamanut amun kitelelchi imanda anyun akobo bikyik ako niton anyun ko konon anyun ngomnatet ago yoe anyun aek chi Nemo iywei ki age tugul

Mito anyun oratinwek oeng'u cheimuuch ichutu chito SHA kocham anyun ko muuch iwe duket nebo anyun biko cheboishe komputaishek asikochobun ako kora ko muuch iboishe simet siregistangei ko noto anyun ako boishet nito ko cham kekoitoi kipanding'ung' ak nambeshekuk chebo sineshek

Eng' emenyo anyun nenyo nebo Kenya ko cham biko cheimiyondos anyun mising' ako matinyei kamuget icheget kolipanjigei akot robin chebo hospitali kocham komito shirikaishek cheterter cheu kaniseshek anan ko cheu NGO ko cham kolipanjini anyun bichutok chepkondok asiketiakta eng' sipitalishek

Kanetishet anyun nebo lakok komengech kokakoit anyun betushek chemokotin icheget konetkei ng'alekab sukul ko karan amu ndakakwo anyun sukul lakwet koeku anyun kandidet nebo karon ako pwoni anyun nyokotoretech eng' betushiek chepwoni

Kigere anyun eng pichaini manung'otiot ak osotiot ne boiboen mising bichuto ago karipu anyun asigochut ko chepyoset. Nito anyun kobaru kole kararan mising kochomege biik ak koripkei komito anyun kochobegei asigosich lakwet.

Kigere anyun chekit nekokikochi anyun biik chebendi nyokoyae ngalekab drama. Ko anyun kagigochi anyun milion tiptem ak mut. Ko anyun kocham Equity kokoini biik rapinichuto en oratinwek cheteter asikotoretegei.

Ki anyun ne abwati ko kager sirutichuto chu ko kenyitab 2022, ko yuto anyun ko kimito ngalekab kweetab kandoik chebo emetab Kenya ko kikiboisie anyun facebook ketoni ngalechuto ago kora ko kikiboisien kora televisionishek ngimoche irupe.

Olishet anyun nebo tukuk eng' betushechu ko kikowalak mising' amu inyoru atkinye keny kinyolu iwe chito anyun akoi duket asial tukukuk siibu akoi kaa ko anyun eng' kasari ko ipirti simu anyun kora ko muuch iboishe simet icheny tukche imoche asikekweun akeibun akoi kurkat

Kokoker anyun lokochu miten kilasa ako kosir anyun, ko imbwoteon anyun kenyitab elibut oeng ak taman ak tisab koyuton anyun ko kotinye tyemutik kyuk chekibo anyun kilasitab taman ak oeng koyuton ko kikikonin anyun chitukul ngecherengung ako kiloo anyun lakwet nerubin missing en nabasit nekikoin bik ko en yuton ko kinyolu isirishek ako mokingololjin chii.

Eng' yutoyu anyun kekere biko chetinyei kameraishek cheterter ako icheget anyun ko yoei kasishek cheikoitoi anyun lokoiwek eng' stashionishek cheterter ko ng'omnotet neamokchinigei anyun anai ko aboishe karichu kekwenyi anyun biko ako nito ko kasit anyun nekararan

Chuto chu anyun ko chobetab amitwok cheterter. Konito koche anyun chito ne kikwo sugulit ago kigenet anyun tukchekichoptoi. Ko anyun ko kaichop tuk cheu banyek anan ko ingwek ko cham ko kaisutu ago kaikarangan kot ko rurio, indeni anyun sanit neo asipcheapchei kobun anyun amitwok cheterter.

Kanetishet anyun nepo kasari, ko ne kikure (abrev.)CBC. Chama anyun komita kanetishet nekepaishe kompuyutaishek ak laptopishek. Ko ki anyun ne amakchini gei eng' yu ko anai apaishe any apir anyun komputaishechuto ana ko ana tuguuk che kikonortai anyun tuguuk che imache si ipaishe eng' petushek che pwanei.

Ko koger anne anyun biichuto chu, katelelio ago kabir pichainik. Ko biichuto eng betusiek che chang ko anae ale mito icheget kotangosani agobo anyun tugukwai che moche kwalda. Kocham kobwane anyun eng lorisiek ak kokoitoi anyun sawadisiek che terter.

Yutoyu anyun ko kikere mwalimuiyot nemito koneti lakok eng' kilas ko kii anyun napwoti eng' yutoyu ko kiatkinye somanani nekibo 8-4-4 ko makou kasari bo anyun rani nekikure CBC

Yuto yu anyun ko duket neo nekiyaldoen tuguk nekikuren supamaket. Yuto yu kocham ngo mito anyun biik che terter, chemito ago icheget kobarostoi agobo tuguk che mito kampuningwai. Ko kiy anyun koger laagochu anyun katelelio eng yu ko icheget kobortoi anyun tuguk chemito kampuningwai ago sigealchi icheget.

Bo komonut anyun boishoni nekekoitoi konyoiset ako inyoru chito kora konyoiset amu kokewe chito hospitali imioni anyun ko kararan amu yoto kekonin kerchek ako kengololun kora eng oratunwek che iteptoi asimanamin koroito notok kora

Kiwalda ge anyun somanetab kasari ak nikinye bo keny eng oret neter mising. Ko anyun ko atkinye keny ko kikinetisye kityo. Ko eng betusiechu kokinetin ak inyiyai anyun boisionoto. Ko kora atkinye ko kikorkityo iyai tiemutik ak keroo kele iunee. Koraini kolasima iyai tiemuti choto ak keroo kele imuch iwolu ak iyai kiyoto.

Iwe anyun chito sugulit ne kineti ng'alekab komputainik, ko kiy anyun nebo kamanut mising amu boisionito kokonin anyun inai tukche kiboitoi anyun iyokte agot nda ng'alek chebo somanet anan koicheng'e anyun kasisiek, komuch iboisie komputaisiek.

Nitoni anyun kongololen anyun telelet ap sukul komukul kotoune anyun tukuk chemokotin asike chop sukul kora komito anyun atepet ap lakok chepo sekul ak mwalimoek akokora komito tukuk chemokotin kerup eng sukulishek.

Cham anyun boisiet neginyoni agoi kotab chito ko anyun kocham eng betutusiek che chang ko kekoini chancho lagok chebo anyun keendeshan. Konito anyun kocham kegoin lagok ak kesir anyun anyun eng kitabusiek cheterter.

Eng yutoyu anyun kekere anyun chito nikakikoch certifiketit ko anyun ko yuto ko African bankers award ko sawadi anyun nekakikoch bichuto kokakyai anyun boishet nekararan kokoch biko chebo emotunwek.

Yuto yu anyun konyo chito nyegearorchi agobo boisiet nebo rapinik cheterter. Ko anyun kochepyosani kobarchini chichito oratinwek cheboisie kongetegei iichito anyun membayat ago nito ko kararan amu inae tuk che mogotin asitau iyegu chito membayat nebo kiy agetugul.

Eng ngalalet anyun nebo atebet eng kasarta nebo raani eng kokwenyu, kotagu anyun kole kogowalak mising makou atkinye amu eng betusie chu ko inyoru neranik chechang ko makoyoe boisiet kou atkinye. Raaini ko bechinigei nyokotembean agoi koimen asigoit kaa.

Ng'omnotet anyun nomokchinigei ko aboishe anyun mashinit ni kure komputait asere akot tukun cheterter ako akonore kora tukuk cho much aboishe eng betushek chebuone eng tai ako kora nito ko toreto anyun eng kabuatitaet ap tukun che chang amun akonori asiopuotchinigei.

Mito anyun oratinwek che chang mising che much keyai tuiyosiek chebo biik asigoek kiy ne kararan anan kosulda. Ko anyun ko much agot otau biik mungaret ak oyat sakoisiek. Ko yuto koyae obwa anyun kibakenge ak ogaske agoyai anyun bandab tai.

Ko anyun asinyoru chito boishet nekieku anyun derevoindet neikweriei karit neimuti biko chekikosirto ko cham anyun ko inome hospitalishek asi ko anyun yo mito biko chekapwa nyikomuti anan koipei borto nebo ching'wai kopiru simet komwoch anyun derevoindet asinyikosut borto

Nitoni anyun kikure ecitizen ko cham komito oratinwek che ter ter che much iboishe anyun ko nebo tai anyun ko cham chito kokikisikchin emoni bo Kenya ko cham iboishe asinde anyun tukukuk cheboishe ako kora komito biiko chikabwa emoni bo Kenya ako mochei koyai mung'aret akomochei kotebe emonito ko cham kochute anyun nito kikure ecitizen.

Korioto anyun netos kiboisien kerichek cheterter ago checheng ko koroito anyun nebo TB. Ko koroito anyun ko cham konamei biik, che chang mising ago cham ko koroito nebo bwonik ago kora, cham anyun keome kerichek eng arawek lo che isubikei.

Cham anyun yo atinye boisiet neterter eng kokwet neu mcheset anan ko mchangoisiek, ko anyun cham kegure biiko che itangasoni anyun logoiwet kobwa asigopir anyun biiko picha ago mwaitai anyun logoiwek che terter kotangasani.

Tuguk chebo kamanut anyun kocham kotoma kosich lakwet mamait, ko cham anyun kit ne kimoche mising ko asikonai anyun oret neboisie mamait ko tum ago kora kocham anyun ko babait konito anyun ko koek prepared konai kole mito lakwet ne nyoni.

Miten kanututik anyun cheterter che yoe biiko kosomanio kongetegei anyun komito kilasitab sogol agoi kotar anyun agoi kotar anyun kilasisiek chun yoen chemi barak chebo university. Ko nito ko neu Equity. Ko cham kosomeshani chito ago tun ndetar komuch inyeyochi icheget kasisiek.

Kikere anyun lakochu mengech boiboen mising ako icheket kekere kele kashindonis anyun ako kakikochi zawadit neo mising ako yuto ko cham ko ibelishe ak nambet akenge kocham kekure biko anyun chebo habari sinyokopirok picha aketangasanak eng taripa.